Mae en mbui makonyo ng'ato uso, ng'iewo kod holo gowi mwandune moro amora ma ogombo mondo ousi. Mae kendo dwaro mondo ilu chikgi mora amora magichiwo kar kae kendo ichiw nyingeni ichiw nyingeni kod nembni gi mag simu, kaka idwaro uso mwandugi mwandu ma idwa uso nyaka inyis jogo ni en mwandu mane ma idwa keno e mbui mondo iusi kendo nyaka inyis gi bei midwa goyogo mwandu gi no mondo eka gine ka ginyalo kawo mwandu giusni ji kata gihol kata giket e mbui kar kae. Kendo gidwaro mondo ichiw nyingeni kod nambani mar simu gi gimoro amora ma inyalo yudi godo mayot kaponi nitiere ng'ato madwaro mwanduni madwa nyiewo, madwa uso kose madwa ni ohole gowi mwanduno

mae en gogo mar kenya ma wadendo ni mt.kenya ma ongere epinywa kae kuom berne ogolo ji e pinje mopogore opogore mondo obi oidhe kendo gine gik moko duto te kod ber duto te mantiere e godno mar kenya kae kendo oseedo mar nyadhi ahinya ne jo okuyu kendo nikech gitiyo kode kaka sisi mar gi mae e ber mar godwa mar kenya.